Hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩhũthĩra tekinoronjĩ, nĩ ĩndeithagia gũkorwo ngĩruta maumirĩra mega gĩthomo-inĩ gĩakwa tondũ, hĩndĩ ĩrĩa ndahũthĩra tekinoronjĩ, nĩngoragwo ngĩmenya maũndũ maingĩ na ngaerewa marĩa itekũmenyaga. Koguo ngakorwo ngĩmamenya na king'i. Ningĩ marĩa itoĩ biũ, nĩngoragwo ngĩhũthĩra tekironjĩ gũkorwo ngĩũrĩrĩria. Na ngahũthĩra tekinoronjĩ oroyo gũkorwo ngĩhũrĩra ataramu kũmoria maũndũ mau mangĩteithia, magĩrĩirwo gũĩkwo atĩa. Ho tekinoronjĩ nĩ ĩndeithagia kũrehe maumĩrĩra mega hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩthoma nayo, tondũ, hĩndĩ ĩrĩa ndathoma ngĩhetũkĩra tekinoronjĩ, nĩ ngoragwo ngĩgia na arata amwe orokũu mĩtandao-inĩ, arĩa makoragwo makĩndeithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩthoma.

App cia mathomo iria cikoragwo kuo nĩũndũ wa arutwo kũhũthĩra, nĩ cimateithagia tondũ, hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩhũthĩra App ici, nĩ nakoragwo makĩnyita ũndũ nakĩng'i, na magakorwo makĩhũthĩra mahinda ona mangĩkorwo methabarĩ-inĩ. Nĩngĩ oho nĩmahũthagĩra hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo matarĩ na mabuku hakuhĩ. Ũguo magakorwo magĩyeithĩka gĩgĩthomo. Nĩngĩ App ici nĩ cimateithagia tondũ hĩndĩ ĩrĩa mekwaga kũnyita kĩrĩa mwarimũ wao akoretwo akĩmathomithia, App ici nĩ cimayeithagĩrĩria mũno gũkorwo makĩnyita na gũkorwo makĩrora harĩa matanyitire hindĩ ĩrĩa mwarimũ athomithagia. Oho App ici nĩ cikoragwo na kĩguni harĩa arutwo, tondũ hindĩ ĩrĩa megũkorwo magĩtũmĩra App ici, nĩmakoragwo makĩmenya maũndũ maingĩ, marĩa ona arimũ matakoretwo makĩmathomithia. Ũguo magakorwo magĩteithĩka mũno na kuongerera gĩthomo kĩao, o ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩmenya maũndũ maingĩ kũringana na ũrĩa mabatiĩ. Oho App ici nĩ cimayeithagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthoma.

Tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie andũ gũkinyĩra gĩthomo tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndü ekũhũthĩra tekinoronjĩ gũkorwo agĩthoma nĩ akoragwo agĩthoma maũndũ mageni marĩa atangĩkorwo atekũmenya. Ningĩ nĩ akoragwo agĩteithĩka tondũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩthoma kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ nĩ akoragwo akĩnyita maũndũ nginya marĩa atangĩkorwo akĩnyita hĩndĩ ĩrĩa egũthomithio nĩ mwarimũ. Ningĩ mũndũ akĩhũthĩra tekinoronjĩ no akorwo agĩthomera andũ othe rĩrĩa egũkorwo ee mũciĩ. Tondũ hĩndĩ ĩyo no akorwo akĩhũthĩra thimũ kũingĩra intaneti na gũthomera kuo, kana gũthiĩ library gũkorwo akĩhũthĩra mabuku marĩa mekuo kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ ya thimũ. Ningi tekinoronjĩ no ĩteithie mũndũ ta ũcio gũkorwo akĩhũthĩra intaneti gũkorwo akĩhũthĩra ciũria gũkorwo agĩthomera, agĩthoma, agĩthoma ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa arenda kũmenya na kĩrĩa atarona hĩndĩ ĩrĩa athomithio nĩ mwarimũ.

Gĩthomo gĩa kũhetũkĩra intaneti nĩ gĩkoragwo na ũguni, na ũyũ ũguni nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo akĩhũthĩra intaneti. Na maũndũ marĩa mũndũ angĩkorwo agĩteithĩka namo, nĩtagũkorwo agĩthoma maũndũ mageni na marĩa angĩkorwo agĩbatara kũmenya mbere ya athomithĩtio nĩ mwarimũ. Tondũ noakorwo akĩhũthĩra bindiũ kana mbica gũkorwo agĩthoma gera irathi cia intaneti na akorwo akĩhara, tondũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩthomera kũhetũkĩra intaneti, no akorwo akĩheyo cioria ciagũĩka iria angĩkorwo akĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩcokera rĩrĩa agakorwo agĩthoma. Ningĩ kũhetũkĩra oro intaneti, no akorwo na ũguni tondũ, hĩndĩ ĩrĩa arathoma kũhetũkĩra intaneti, mĩeke ya rĩrĩa arathoma nĩ ĩkoragwo ĩ mĩingĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa bindiũ icio kana, mbica icio arahũthĩra noakorwo agĩci save thimũ-inĩ na gũthiĩ gũcirutithia kũhetũkĩra cyber .

Tekinoronjĩ nĩ ĩrateithia kũrehe ũgima mwega wa arimũ na arutwo tondũ arimũ na arutwo no makorwo makĩhũthĩra intaneti arimũ gũkorwo magĩthoma na arutwo gũkorwo magĩthomithĩrio nĩ arimũ acio kũhĩtũkĩra intaneti. Ningĩ arimũ no makorwo makĩaria na arutwo kũhĩtũkĩra intaneti na gũkorwo makĩheana na makĩhe arutwo ao ciũria ĩrĩa magũkorwo magĩka nĩgetha makorwo makĩnyita kĩrĩa magokoragwo magĩthomithio na njĩra ndaya. Ningĩ tekinoronjĩ no ĩteithĩrĩrie hĩndĩ ĩrĩa arimũ megũkorwo mahingĩte macukuru ũguo magakorwo makĩhe arutwo acio mĩerekera ya kũrĩa megũkorwo magĩthoma, kana kũrĩa megũkorwo makĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa igeranio. O ho tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie arutwo gũkorwo na ũgima mwega na arimũ ao, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo egũkorwo akĩremererwo nĩ handũ, no akorwo agĩthiĩ akĩũria mwarimũ kũhĩtũkĩra mũtambo wa intaneti na kwĩrwo ũrĩa egwĩka na njĩra ndaya.

Arimũ nomakorwo makĩrehera arutwo ciũria iria mangĩkorwo makĩhũthĩra gũcokera kĩrĩa makoretwo magĩthomithia. No ũũ, nĩũndũ ũngĩkorwo ũgĩteithia mũno arimũ kũhetũkĩra tekironjĩ, getha makorwo magĩtũma gĩthomo gukorwo na ũnyitanĩri mwega tondũ hĩndĩ ĩrĩa arutwo acio megũkorwo magĩka ciũria iria mangĩkorwo magĩtũmĩrwo nĩ arimũ ao kũhetũkĩra mũtambo wa intaneti. No makorwo makĩnyita na makorwo makĩhũthĩra oro thimũ icio gũkorwo makĩũria mũtambo-inĩ wa intaneti ciũria icio harĩa maremererwo. Na magakorwo magĩtarĩrio na king'i tondũ onarĩu kwĩna App iria arutwo mangĩhũthĩra makorwo makĩonio ciũria. Ũũ nĩ kuumana na mũtambo wa tekironjĩ ĩrĩa ĩĩkuo. Neno nĩo ĩtũmĩte arimũ makorwo makĩgĩa na ũnyitanĩri mwega na arutwo na gũkorwo magĩtũma gĩthomo gĩkorwo gĩgĩthiĩ wega. Ũũ nĩguo arimũ mabatiĩ gũkorwo magĩtũma gĩthomo gĩkorwo na ũnyitanĩri mwega tondũ, mabatiĩ kũhetũkĩa kũhetũkĩra tekinoronjĩ.

Tekinoronjĩ ĩgĩtonyia gĩthomo-inĩ gĩa cukuru cia mũcingi, nĩ gĩkoretwo gĩkĩrehe maũndũ mega, tondũ arutwo a thukuru cia mũthingi, nĩmarakorwo magĩthomothio ũhoro wĩgiĩ computer na ũrĩa mangĩhũthĩra thimũ cia intaneti gũkorwo magĩthoma. Ũguo nĩ kumana na ũrĩa thirikari ĩmahete thimũ cia gũthomithio nacio, na iria makoretwo makorirwo makĩheyo, getha makoragwo makĩhũthĩra lesson -inĩ cia gũthoma na thimũ. Ningĩ nĩkũrĩ na lesson cia computer thukuru-inĩ cia mũthingi, iria arutwo a mathukuru cia mamũthingi, makoragwo magĩthomithio ũhoro wĩgiĩ tekinoronjĩ, na ũhoro wĩgiĩ computer iria cimateithagia hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthoma na hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩka igeranio. Tondũ nĩ maririkanaga narua, tondũ nĩ mekũririkana hĩndĩ ĩrĩa mathomire kĩndũ kĩu. Tondũ mahũthĩrire mũtambo wa computer . Ũguo makaririkana wega tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũkenio nĩ kĩndũ, nĩ akoragwo na ũhũthũ mũno hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩbatara kũririkana.

Mathomo ma kũhĩtũkĩra intaneti no makorwo me mega gũkira mathoma ma kĩrathi-inĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo agũkorwo akĩhũthĩra intaneti nĩ akoragwo ena ũhoti wa gũkorwo akĩririkana tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo egũkorwo akĩririkana atĩ kĩndũ kĩu onire mũtambo-inĩ wa intaneti. Na ũyũ nĩ ũndũ ũtangĩoneka ũtangĩhotekeka mũno kũringana na ũrĩa gũkoragwo tondũ hĩndĩ ĩyo mũrutwo agũkorwo akĩonio kĩrathi-inĩ nĩ mwarimũ. Rĩngĩ mũrutwo ũcio no akorwo akĩona ta mwarimũ ũcio mataiguanaga rĩu hagakorwo na ũritũ mũno hĩndĩ ĩrĩa egũthoma. No hĩndĩ ĩrĩa ekũhũthĩra mũtambo wa intaneti nĩ akoragwo na baita tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ egũkorwo akĩona atĩ ũndũ ũcio ni wama na nĩ ũramũguna. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ona ũndũ ũcio intaneti-inĩ nĩ etĩkagia tondũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩthomithio nĩ mwarimũ rĩngĩ nĩ ekuona ta mwarimũ aramũhenia. Ũguo nĩ ũndũ no makorwo matekũiguana. Ningĩ ũhoro ũyũ wa intaneti nĩ mwega tondũ nĩ ũrateithia arutwo kũgacĩra gĩthomo-inĩ.

Thukuru-inĩ cia mũingĩ nĩcikoretwo cigĩkĩrwo maũndũ mega hĩndĩ ĩrĩa mekũreherwo mĩtambo ya gĩthomo kĩa ndigito nĩ thirikari ya Kenya, ũguo magakorwo makĩgera magĩthoma kũhĩtũkĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ na intaneti, na magakorwo makĩagĩria gĩthomo kĩao na magakorwo makĩhara gũkĩra mbere ĩyo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthoma lesson i ta cia kompiuta nĩmegũkorwo makĩerewa makĩria na magakorwo makĩnyita ũndũ kwa ũndũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩhũthĩra mĩtambo ya intaneti kana kompiuta no makorwo makĩhũthĩra bidiũ iria mangĩkorwo magĩcokerithia harĩa matangĩkorwo manyita, ũguo magakorwo na ũguni hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩenda gũthoma kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kompiuta . Ningĩ mĩtambo ĩyo ya kompiuta no ĩkorwo ĩkĩmarehera anja na ciũria iria mangĩkorwo makĩhũthĩra gũcokera na kũrora harĩa makinyĩtie gĩthomo makĩharĩria gwĩka igerio, igeranio ciao.

Mĩtaratara ya gĩthomo nĩ ĩteithĩtie arutwo tondũ, arĩa marĩ icagi-inĩ tondũ, nĩmakoragwo magĩthoma na mĩtambo ĩno ya intaneti hĩndĩ ĩrĩa mainũka, ũguo magakorwo magĩthiĩ nambere na gũthoma, ota arutwo arĩa marĩ macukuru magũkomwo. Ningĩ, arĩa matarĩ na thimũ ici, nĩmonaga moritũ mamwe, tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo matarĩ na thimũ cia kũingĩra intaneti, nĩ monaga thĩna na magakorwo metekũhũthĩra intaneti. Ũguo makaumania na kũhũthĩra mabuku. Na thirikari nĩ ĩramateithĩrĩria mũno tondũ nĩ ĩramahe bursary, ũguo magakorwo magĩthiĩ nambere na gĩthomo thukuru-inĩ. Ũguo aciari magakorwo makĩhũthĩra mbeca iria mangĩakorwo makĩhũthĩra kũrĩha mbeca cia cukuru magakorwo makĩmagũrĩra thimũ, nĩgetha makorwo makĩhũthĩra mĩtambo ya intaneti gũthoma nayo, na makorwo makĩhũthĩra cioria na anja iria mangĩkorwo makĩrita App-inĩ kana, intaneti-inĩ, na magakorwo makĩgacĩra gĩthomo-inĩ kĩao na magakorwo na ũgũni.

Nĩkumĩrĩte mũtambo ũngĩ ũrĩa arutwo marahũthĩra wa AI, ũrĩa marahũthĩra gũkorwo magĩhũra makĩhũra mbica ciũria na magakorwo makĩonio anja hĩndĩ hĩndĩ ĩrĩa makorwo mahũra mbica kĩũria kana ithabu rĩrĩa marenda gũĩkĩrwo. Ũguo magakorwo makĩmenya ũrĩa ithabu rĩu rĩkagwo kana ũrĩa kĩũria kĩu, gĩĩkagwo. Na magakorwo magĩkena tondũ hĩndĩ ĩrĩa mona ũndũ tocio, nĩmakoragwo magĩetha ciũria nyingĩ na iria matarakorwo makĩhota gũĩka getha mahũthĩre mũtambo ũcio wa AI, gũkorwo magĩcihũrĩa na gũkorwo makĩmenya ũrĩa ciũria icio ciĩkagwo. Ningĩ mũtambo wa AI, arutwo nomarahũthĩra gũkorwo makĩrora ũrĩa igeranio ciũkaga na ũrĩa igeranio cikoragwo cigĩ set wo na cigakorwo cikĩmarehera maũndũ mega, ũguo magakorwo na bainda. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩona ũrĩa ciũria ciĩkagwo ciĩkagwo, na makoragwo makĩrutĩra ũrĩa megũkorwo makĩnyita ũrĩa marĩciĩkaga oro nao.

Gũikia mahoya mamĩeke ya mathomo ma yunibacĩtĩ nĩ gũteithĩtie na gũgakorwo gũkĩrehe gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ, kĩrĩa arutwo marakorwo makĩhũthĩra nĩgetha makorwo makĩandĩkwo mawĩra makambuni-inĩ manene, na amwe magakorwo magĩthoma ũrĩa mangĩkorwo makĩandĩka na gũkorwo makĩgacĩra maica-inĩ mao. Ũũ nĩ kuumana na gĩthomo kĩrĩa marakorwo magĩthomithio kĩa njĩra ya, kĩa kĩa kĩa ngathĩ ya igũrũ, nĩ arimũ na arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma kothi iria mũrutwo angĩkorwo agĩthiĩ gũthomera yũnibacĩtĩ-inĩ. Ningĩ magakorwo makĩaga nĩũndũ wagĩrĩire tondũ , hĩndĩ ĩrĩa makorwo magĩthomithio maũndũ maya yũnibacĩtĩ-inĩ, nĩmawoyaga na kĩo tondũ nĩandũ mamenyete atĩ rĩu nĩ ũndũ wa maica mao, na marĩa megũkorwo thutha-inĩ. Nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩĩrutĩra na gũkorwo magĩtĩkĩra gũkorwo magĩthoma nĩgetha makorwo makĩruta wĩra, mawĩra mega marĩa megũkorwo makĩmateithĩrĩria maica-inĩ mao ma kĩmũthingi.

Hĩndĩ ĩrĩa arutwo kana andũ marakorwo makĩhũthĩra mũtambo wa AI kana ChatGPT nĩ marakorwo magĩteithĩka tondũ hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩhũthĩra mĩtambo ĩyo, nĩ marakorwo makĩhũra ciũria nditũ na magakorwo makĩreherwo anja oro hau. Na magakorwo makĩihũria narua na mĩtũkĩ mũno tondũ hĩndĩ irĩa ciũria icio nĩ marona ciĩ hĩndĩ ĩrĩa cioka ciĩ nditũ, magakorwo makĩonio ũrĩa mabatiĩ gũciĩka na magakorwo makĩĩruta. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa monio anja cia ciũria icio na ũrĩa ciũria icio cibatiĩ gwĩka, gwĩkwo, arutwo kana andũ nĩ marahũthĩra mĩbango ĩyo gũkorwo magĩ save mbica ta icio kana video na magakorwo magĩcihũthĩra thutha-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mona kĩũria kĩngĩ ta kĩu na makorwo makĩremwo gwĩka. Ũguo magakorwo magĩteithĩka na njĩra ndaya tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciũria icio cingĩkorwo cigĩũka kĩgerio-inĩ, nĩ marakorwo makĩmenya ũrĩa ciĩkagwo tondũ nĩ ciũria manonana nacio na makonio ũrĩa ciĩkagwo na makamenya makĩria ũrĩa mabatiĩ gwĩka.

App cia thimũ-inĩ irĩa arutwo kana andũ marakorwo makĩhũthĩra gũthoma nĩ marakorwo na ũmenyo makĩria tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũhũthĩra app icio nĩ aramenya atĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa agũkorwo agũkorwo atekũmenya ũrĩa kĩuria gĩkagwo, nĩ marakorwo makĩhũthĩra app icio cia gĩthomo, gũkorwo makĩhũthĩra intaneti kũrora ũrĩa kĩuria kĩu gĩkagwo na magakorwo magĩ save video kana mbica icio nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩngĩ mangĩcemania na kĩũria ta kĩu. Na mangĩcemania ta kĩũria ta kĩu rĩngĩ na makorwo matekũririkana ũrĩa mekire, no makorwo magĩcoka thimũ-inĩ ciao na makorwo makĩrora ũrĩa harĩa ma saved mbica icio kana video icio cia kĩũria ta kĩu kĩrĩa monete mbere ĩyo. Ũguo magakorwo magĩteithĩka na magakorwo makĩmenya atĩ hĩndĩ ĩrĩa ciũria icio ciakorwo cĩgĩcokerwo ũguo, no hakorwo na ũhoti atĩ ciũria icio no cikorwo cikĩrehwo igeranio-inĩ na njĩra ndaya.

Arimũ rĩu nĩmambĩtie kũhũthĩra mĩtambo ya intaneti hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthomithia arutwo ao. Ũũ nĩ ũndũ ũmateithĩtie kĩwĩra tondũ, hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo mategũthiĩ mahingĩte macukuru kana kwĩna holiday nĩmakoragwo makĩtũmĩra arutwo ao ciũria iria mameraga meke tondũ hĩndĩ ĩrĩa magacoka arimũ aya nĩmagakorwo makĩoya ciũria icio makamake. Ningĩ magakorwo makĩmatũmĩra magĩtũmĩra arutwo maratathi kana mabuku marĩa mangĩhũthĩra gũthoma kũhĩtũkĩra mĩtambo ya intaneti, na arutwo magakorwo makĩoya ũndũ ũyũ na kĩo mũno tondũ ũndũ arimũ marakorwo makĩmerĩra nĩmonaga wĩna ũguni tondũ arimũ nĩandũ moĩ ũrĩa kĩgeranio gĩcetagwo na ũrĩa gĩkoragwo gĩkĩhũthĩrwo. Ningĩ arutwo a makoregi nĩmakoragwo makĩhũthira mĩtambo ya intaneti gũkorwo magĩtũma ciũria iria mahetwo nĩ arimũ ao makorwo makĩihũria kũhĩtũkĩra mũtambo wa intaneti.

CBC nĩ ĩingĩrĩtie mĩtaratara ya gĩthomo kĩa ndinjito tondũ ciana cia CBC nĩ cirakorwo cigĩthoma mathomo marĩa marathomithagio irathi-inĩ cia secondary cia mũtaratara ũcio ũrarĩ ho mbere wa eight-four-four, irĩa cirakorwo cikĩmateithia. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthoma hihi mathomo ta ma kompiuta, arutwo a CBC nĩ makoragwo makĩmenya makĩria ũhoro wĩgiĩ kompiuta na magakorwo makĩmenya ũrĩa ĩrutaga wĩra. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩhũthĩra komputa hĩndĩ ĩrĩa me irathi cia mũthingi, nĩ makoragwo makĩnyitana na magakorwo makĩmenya taranda ciao irĩa mangĩkorwo nacio. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mekũhũthĩra nginya megũkorwo magĩthomithio lesson irathi ta cia nyĩmbo na ũhoro wa ũrugi, nĩ marakorwo makĩnyitana, magakorwo makĩmenya atĩ taranda ciao irĩa menacio nĩ cigũkorwo cikĩmateithia thutha-inĩ. Ningĩ magakorwo makĩmenya atĩ andũ arĩa mamenyete maũndũ ta mau nĩ makoragwo na ũguni.

Mũndũ hĩndĩ ĩrĩa egũbatara kuoya kandi ya ũira wa mũndũ ya bũrũri nĩ abataranagia akorwo na kandi yake ya gũciarwo na akorwo na, na kĩbandĩ kĩa mũciari wake hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩbatara kuoya kandi. Nĩngĩ ũngĩkorwo ũroya gĩbandĩ gĩkĩ kĩa Maisha ID no ũkorwo ũgĩthiĩ na maratathi ma kĩgeranio gĩaku kĩa Eight na ũthiĩ kwa, ũthiĩ Headquarters na ũkorwo ũkĩheo karatathi ga gweterera karĩa ũngĩhũthĩra thutha-inĩ ũcio, na ũkorwo ũkĩgĩra kĩbandĩ gĩaku hĩndĩ ĩrĩa kĩngĩkorwo kĩoima.

Indo iria mũndũ angĩkorwo agũrĩte nduka-inĩ, nocikorwo na ũguni tondũ, nocikorwo citacinĩtwo nĩ riũwa, tondũ hĩndĩ ĩrĩa indo igũkorwo cigĩtwo thoko-inĩ, nĩ harĩ thoko citakoragwo na maburi makũhumbĩra riũwa, ũguo indo icio cikaumania na gũcinwo nĩ riũwa, na cigakorwo cikĩhana ũru. Ningĩ indo iria mũndũ angĩkorwo akĩgũra nduka-inĩ, no cikorwo ciciakĩrathi kĩa igũrũ ũkĩringithania na rĩrĩa cingĩkorwo cikĩgũrwo thoko-inĩ.